‎Njĩra imwe cia ũrĩmi iria ihũthĩragwo nĩ ta, ũrĩmi wa gũitĩrĩria maĩ, haria arĩmi mahandaga mĩmera yao, thutha-inĩ magacoka kũmĩitĩrĩria maĩ, ũndũ ũngĩ nĩ kũhanda magĩtũmĩra marima, ona kana mĩtaro kũringana na indo iria marahanda

Kũharĩria natharĩ ya thũkũma nĩ ũkamba ũgacagũra handũ harĩa ũrenda kũhanda thũkũma icio, ũgathiĩ ũgacimba ta ũriku wa inji ithathatũ, ũgacoka ũkeheria ria rĩrĩa rĩothe wacimba, ũgatigĩrĩra handũ hau nĩ hatheru, thutha-inĩ ũgacoka ũkenja tũmitaro o tũnini twa gũikia mbegũ cia thũkũma.

Maũndũ marĩa matũmaga mũrĩmi atue matua, ma njĩra ya ũrĩmi, nĩ kũringana na kĩndũ kĩrĩa arenda kũhanda, tarĩu angĩkorwo nĩ mbembe, citingĩhandwo ũndũ ũmwe na mboga, nĩ kũringana na kindũ kĩrĩa arenda kũhanda, na tĩri ũrĩa ũhana na indo iria cia kũhanda ũrĩa ciongĩonekana na ũritũ kanaaa ũhũthũ, angĩkorwo kĩndũ kĩrĩa arenda kũhanda no kĩonekane hakuhĩ nake kĩndũ kĩu, ũndũ ũcio nĩũgũtũma matua make macenjie

kῦgayania mawῖra gatagatῖ ga bamῖrῖ kῦringanaga na ῦndῦ ῦmwe, nῖ ῦhoti wa o mῦndῦ o mῦndu, andῦ amwe matingῖruta mawῖra mamwe, kῦrῖ andῦ me mangῖhota kῦruta mawῖra mamwe, na angῖ matingῖhota, ningῖ nῖ mῖtῦkῖ ya o mῦndῦ, kurῖ andῦ mahotaga kῦruta mawῖra na ihenya, angῖkorwo nῖ ῦrenda ῦndῦ ῦcio ῦrutwo na mῖtukῖ ῦkῦhe mῦndῦ ῦtiganῖte ῦrῖa ῦngῖhota kῦruta wῖra na ihenya.

Mbica ĩno ĩronania ngamĩra. Ngamĩra yũĩkaine mũno nĩũndũ wa ũkui wa mĩrigo mĩingĩ na mĩritũ, ona ningĩ ũhoti wayo wa kwĩigĩra maĩ, no ĩhote gũthiĩ ihinda iraya ĩtarĩ ĩranyua maĩ, ĩigĩire maĩ maria yanyuĩte handũ harĩa yonete maĩ mũico, ningĩ nĩyũĩkaine nĩũndũ wa ũkui wa andũ, andũ nĩmekanagia rĩrĩa mathiĩ kũndũ gwa gwĩkenia magĩkuo nĩ ngamĩra, na ningĩ cionekanaga mwena wa gĩcũainĩ

Ũndũ ũyũ wĩkĩkaga ũkĩhũthĩra macini ya gũcinĩrĩra ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩritwo thitima-inĩ nĩguo ĩrute mwaki wa gũcinĩrĩra, na handũ haha nĩ ndirica marathondeka makĩhũthĩra cuma iria maranyitithania hamwe, nĩgetha ithondeke ndirica njega na nũmu.

Rĩrĩa mabati maku maraingĩria mbura ũtukũ he maũndũ matiganĩte marĩa ũngĩka kũgirĩrĩria maĩ na mbura kũingĩra, wa mbere no ũcenjie mabati maku na wĩkĩre mangĩ merũ marĩa matarĩ na marima, wa kerĩ no ũhũthĩre bati ũrĩa ũtũmĩragwo gũthinga marima ma mabati, wagatatũ no wethe kĩndũ gĩa kũigĩrĩra ta hama, ĩrĩa ĩngĩ ĩngĩ kũnĩka marima macio na kũrigĩrĩria maĩ ma mbura gũtonya.

Maũndũ marĩa ma bata haha nĩ gakaari kau ka gũkuua indo karĩa gateithagia mũgũri, ndakanoge mũno rĩrĩa arakuua indo nyĩngĩ, hena mũtu wa ngima wa PEMBE na mũtu wa ngano wa Ajab, hena omo ya kũhũra nguo ya toss , hena tũnyamũ twa gũthambia indo, hena njiki ĩrĩa ĩtũmĩragwo kũruta irooro cia nguo-inĩ, hena mbagi cia gũkuua indo, hena cai hena macani ma Ketepa na indo nyingĩ itiganĩte.

Kĩndũ gĩkĩ kĩronania mbica ya kandi ya bengi ya cooperative ĩrĩa ĩtũmĩragwo kũruta mbeca hĩndĩ ĩrĩa ũtarenda gũthiĩ bengi-inĩ, ĩgaikio ATM-inĩ, ũgekĩra mbeca iria ũrenda kũruta, ũgacoka ũgekĩra pin yaku nacio mbeca ikauma nayo kandi yaku ĩkoima.

Mbica ĩno ĩronania indo igĩrĩ, harĩ na maciringi, na bibilia .Wa mbere maciringi mahũthĩragwo me ta mbeca, ĩrĩa ingĩtũmĩka kũgũra kĩndũ, wa kerĩ bibilia nĩ kĩndũ gĩa bata mũno harĩ wĩtĩkia wa andũ, andũ nĩ matũmĩraga bibilia rĩrĩa marenda kũhoya, makonio mahoya kuma harĩ bibilia-inĩ,o na ningĩ rĩrĩa marenda motaro, ma kĩĩroho, nĩ matũmĩraga bibilia ,o na ningĩ harĩ mahunjio andũ aingĩ nĩ mahũthĩraga bibilia hĩndĩ ĩrĩa marahunjia.

Mbica ĩno ĩronania mũrwaru, ũrĩa ũrĩ gĩtandaine gĩa thibitarĩ, ona ningĩ nĩ harĩ na macini iria, ĩra ĩtũmĩragwo nĩ mandagĩtarĩ, kũrora mũrwaru ũrĩa arathiĩ na mbere, mũrwaru ũyũ arĩ na bandage guoko, ona ningĩ arĩ na mĩbira kanua na iniũru, ĩrĩa arĩo ĩĩ mũteithagia kũrĩa

Ndῖragῦrire thimῦ ῖno ira, na ndῖraruta wῖra ũrĩa gũbatie, ngũhoyaga angῖkorwo no mῦndeithῖrῖrie nῖguo hote gῦthondekithia thimῦ yakwa, na nῖguo ῖkorwo ya kwagῖrῖra. Na nῖ ma nῖmῦranjῖrῖire atῖ, thimῦ ῖno nῖ ῖgῦkorwo ῖkῖruta wῖra ῦrῖa kwagῖrῖire, no hῖndῖ ndῖrarῦta ῦrῖa kwagῖrῖire ῖrῖ na mathῖna.

Kũonia andũ bata waku kũnogora mwĩrĩ o rũcinĩ nĩ kĩndũ gĩa bata mũno kũmateithĩrĩria kũrũmĩrĩra mũtaratara,o na ningĩ kũmahe moguni marĩa mekũgĩa thutha wa kũnogora mwĩri,o na ningĩ kũmera atĩ thutha wa kũnogora mwĩrĩ, mũthenya yao ĩkoragwo ĩri mĩagĩrĩru na megũkorwo megũikara maica marĩ mega na marĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Kĩndũ gĩkĩ kĩronania nĩ bengi nini ya atumia a Kenya. Bengi ĩno ĩteithagia atumia kũigithia mbeca ciao,o na ningĩ kũmahe ngombo rĩrĩa maracibatara ,o na ningĩ kũmateithĩrĩria na kũmahe mathomo ma kũigithia wega,o na rĩrĩa marenda kwanjia biacara ciao nĩ ĩmateithagĩrĩria na maũndũ ta macio.

Mbica ĩno ĩronania mũrwaru ũrĩa wũikarĩire gĩtĩ kĩandĩkĩtwo CASUALTY agĩthimwo kũhaica gwa thakame nĩ ndahitarĩ, mwena ũngĩ kũrĩ na mandagĩtarĩ maikarĩte thĩ metereire arwaru moke, mamatungate, ona thutha nĩ harĩ na macini iria cirĩ na rũri rwa bendera ya Kenya, iria citũmagĩrwo kaingĩ nĩ mandagĩtarĩ rĩrĩa marathũrima arwaru ao.

Ũndũ ũyũ ũrahanĩka nĩ mathiko ma mũndũ, ũrĩa ũkuĩte arĩ ithandũkũ-inĩ na mwena-inĩ nĩ harĩ irima rĩrĩa egũthiĩ gũthikwo. Ũndũ ũyũ wĩkĩkaga rũrĩrĩ-inĩ rũitũ, ona mũtaratara o ta ũyũ, kũrĩa thutha wa mitha, mũkui atwaragwo irima-inĩ rĩake harĩa egũthiĩ gũthikwo na thutha-inĩ gwĩkĩrwo tĩĩri o na igũrũ hahandwo mahũa.

Ũndũ ũyũ ũronania bunge ya Kenya, kũrĩa gũkoragwo na spika na ma mp,makĩarĩrĩria maũndũ ma a kenya, marĩa mekũmaguna, na marĩa matarĩ mega marĩa marahanĩka bũrũriinĩ, makĩarĩrĩria ũrĩa mĩtaratara ya ũkũria wa bũrũri ũgũthiĩ na mbere.

Ũndũ ũyũ nĩ ũtungata wa a kenya nenda-inĩ cia ũkinyanĩria, ũria ũhenyanagwo nĩ thirikari, mũkenya akĩenda maũndũ marĩa arabatara thirikari-inĩ. Haha nĩ ho mũkenya okaga kuona maũndũ macio kũgerera nenda-inĩ ategũbatara gũthiĩ monane ũthiũ kwa ũthiũ na mũhenyani wa ũtungata ũyũ.

Ũmwe wa andũ aya nĩ mzee Jomo Kenyatta, urĩa warĩ mũtongoria wa mbere wa bũbũri wa Kenya, na nĩ atemire itemi inene harĩ kũrũĩra wĩathi wa Kenya, agĩteithia andũ kũĩkũrana kuuma na mĩnyariro ya mũkoroni.

Wĩ mwega ũmuthĩ, ũkwenda ngwenderie kĩ? Twĩna indo itiganĩte ta mũtu, cukari, mũcere ona ningĩ nĩtũrĩ na irio nyũmũ ta; njahĩ, mbembe, mboco, na ningĩ nĩtwendagia mathabuni, o hamwe na thabuni wa mũtu ta OMO. Ũmũthĩ ũkwenda ngũteithie nakĩ?

Mbica ĩno ĩronania aruti a wĩra, arĩa marathomithio, marĩ na tibi nene, ĩrĩa ĩronania kĩrĩa mũthomithania wa mũthenya ũcio arathomithia, ona nyingĩ nĩ kurĩ na mabuku, ona tũramu, andũ acio ni maronekana mathikĩrĩirie na kĩo.

Mbica ĩno ĩronania ciana cia cukuru, iria cikenete mũno nĩ kũhurwo mbica, na ciana ici irĩ na nguo cia cukuru iria ihanaine na cigakuua mbaagi iria arĩ nĩcio imakuĩire mabuku na tũramu twa gũthoma,o na ningĩ no mbaagi icio rĩmwe nĩ itũmĩkaga gũkuua irio.

Mbica ĩno ĩronania rũri rwa mwanya rwa bengi ya EQUITY ĩrĩa ĩkoragwo Kenya, bengi ĩrĩa ĩheanaga ngombo, ĩgathomithia aigithia ũrĩa mangĩigithia mbeca ciao wega, ĩkamahe handũ ha kũigithia,o na ningĩ nĩ ĩtaraga andũ aigithia ao arĩa marenda kwambia biacara, na ĩkamateithĩrĩria.

Intaneti nῖ kῖndῦ gῖa bata mῦno harῖ mathomo ma mῦrutwo. No ῖteithie arutwo gῦthoma mathomo ma kῦraya, kῦrῖa matarῖ hakuhῖ na mwarimῦ magathoma kῦgerera nenda, ona ningῖ no ῖmateithie gῦcaria makῖria ῦhoro wa mathomo mao, ona ningῖ gῦthoma mathomo marῖa makoragwo mekῖrῖtwo intaneti-inῖ nῖ andῦ ngῦrani arῖa marῖ na ῦgῖ wa mwanya na makῖria.

Wabici cia ῦtungata wa mῦingῖ iria njereire nῖ ta wabici wa cibῦ wa itῦra, ĩrĩa itῦmiragwo kῦhe kῦheana ihonia na mathῖna marῖa itῦra-inῖ, wabici cia kuoya ibandῖ, kῦrῖa mῦndῦ athiaga kuoya ibandῖ cia gῖbῦrῦri, ona ῖngῖ nῖ wabici ya SHA ona kana Huduma centre cia Kenya.

Mbica ĩno ĩronania kĩingĩrĩro gĩa kũndũ kũnene kwa nyamũ kĩ ĩrĩa ĩkoragwo Nairobi, o na ningĩ nĩ harĩ ngari ĩho ĩrĩa ĩtũmĩkaga gũkua agendi, ona ningĩ nĩ harĩ mũndũ wĩho ũronekana ta mũgendi, ũrĩa ũngĩkorwo egũkĩte gũcerera, gĩcigo kĩu kĩa mũciĩ wa nyamũ, ũndũ ũyũ nĩ ũndũ mwega wa gũkenia wa gũthiĩ kwona nyamũ itiganĩte, mũndũ agakenerera ona mĩtitũ

Tekinoronjῖ ῖrῖ na itemi inene mῦno harῖ mathomo ma kῖrῖu, mῦno mῦno irathi-inῖ kῦrῖa ῖteithagia arutwo gῦthoma mathomo ma kῦraya, kῦrῖa matarῖ hakuhῖ na mwarimῦ makahota gῦthie na mbere na mathomo onangῖkorwo mwarimῦ arῖ kuraya, ona ningῖ nῖ ῖteithagia arutwo, gwetha mathomo makῖria, kῦgerera tekinoronjῖ magῖcietha nenda-inῖ kῦrῖa gῦkoragwo na mathomo maingῖ makῖria, marῖa makoragwo mekῖrῖtwo ho nῖ andῦ ngῦrani akuma kῦndῦ gutiganῖte.

Mbica ῖno ῖronekana gῦkorwo ta rῦnyanjarainῖ, rwa nyamῦ kῦrῖa tῦrona mῦrῦthi ῦmwe ῦranyua maῖ, na mῖrῦthi ῖngῖ ῖrῖ ῖrῖ hau thuthainῖ, ona ningῖ handῦ haraya hanini makῖria harῖ na wambui mῖrῖndῦ. Ona ningῖ nῖ harῖ na ngari ya gῦkua agendi, na agendi marῖ ngarinῖ ῖyo makῖhῦra nyamῦ icio mbica.

Mĩnĩstrĩ ĩrĩa ĩngĩkorwo nĩyo ĩnyitĩte itemi inene harĩ mathĩna ma kĩmbeca, ma kinya mwaka ũyũ, nĩ mĩnĩstrĩ ya banjeti, ona ya ũheani wa mbeca, tondũ rĩrĩa marabanga banjeti, mekĩraga mbeca nyingĩ makĩria, iria citarabataranĩka gwĩka wĩra ũcio. O na ningĩ, nĩ mekĩraga maũndũ matarĩ ho, kana matarĩ ma bata, makama makamahe mbeca nyingĩ, gũkĩra maũndũ marĩa marĩ ma bata.

Mbica ĩno ĩronania mũirĩtu, ũronekana ta arĩ na ihoru, kana arĩ na meciria maingĩ mũtwe-inĩ wake, o na ningĩ neharonekana gĩkombe, kĩrĩa kĩngĩkorwo nĩ kahũa kana nĩ cai, kĩrĩ, ũrĩ ho, kĩrĩa ĩratũmĩrwo nĩ mũirĩtu ũcio

Kindũ gĩkĩ kĩrĩ haha kĩronekana ta kĩiondo kana ta bagi ya gũkua indo na gĩthondekagwo rĩrĩa mũndũ oya mauthi matiganĩte ma marangi matiganĩte akamohania hamwe na mũico mũico marigĩrĩrioi-nĩ agakorwo na kĩndũ gĩthaka ta gĩkĩ.

Handũ haha haronekana ta mwaria, ũrĩa ũraarĩria andũ marĩho arĩa mokĩte kũmũthikĩrĩria, ũndũ ũyũ no ũkorwo wa bata kũringana na kĩrĩa mwaria ũyũ arera andũ aya. Mwaria ũyũ no korwa nĩ mathomo kana mataro arahe mũingĩ ũyũ.

Maũndũ marĩa makoragwo ũtungatainĩ wa E-citizen wa Kenya, nĩ ta kuoya KRA, kwandĩkithia ũhiki andũ mahikanĩtie nomeyandĩkithie, ona ningĩ noũkorwo nowoe kandi ya NTSA, andũ arĩa marĩ na mawathe nĩmeyandĩkithagia rũhongeinĩ rũrũ.

Handũ haha haronekana ta gũkorwo makĩria mwena-inĩ wa rũgongo wa bũrũri, kũrĩa ndũrĩrĩ ta cia andũ aya cionekanaga kuo. Andũ aya maronekena taarĩ kũandĩkithio maraandĩkithio nĩgetha moye ibandĩ.

Nĩnyendete gũthikĩrĩria mohoro ma rũthiomi rwakwa, gĩtũmi nĩ tondũ ndathikĩrĩria nĩhotaga kũmanyita na ihenya, hatarĩ bata wa gũtinda ngĩcũrania nĩkĩĩ mũndũ ũcio auga, ona ningĩ mohoro ma rũthiomi rwakwa nĩmandehagĩra mohoro ma maũndũ marĩa marahũtia, na marahũtia rũrĩrĩ rwakwa.

Ũndũ ũyũ ũronania andũ arĩa mabangĩte raini wabici-inĩ ya ũheani wa ũtungata wa mũingĩ ya Huduma ya Kenya, kũrĩa mathiaga kũheo motungata matiganĩte. Nĩ korekana andũ arĩa mena me raini-inĩ na andũ arĩa maraheana ũtungata ũcio.

Ũndũ ũyũ ũronania athii amwe arĩa marahaimba ngari ne ĩrĩa nĩ mbathi ya NIKO magĩthiĩ kũndũ gũtiganĩte na andũ angĩ maronekana magĩthiĩ na magũrũ makuĩte mbagi iria cironekana gũkorwo na mĩrigo mĩnene na mĩritũ. Ũndũ ũyũ no ũkorwo wa kũnogithia mũndũ, tondũ maita maingĩ nĩ ũkoragwo wa kũnoga rĩrĩa ũrathiĩ ũkuĩte mĩrigo na ng'ong'o no ũrathiĩ gũtũmĩra magũrũ.

Ũndũ ũyũ nĩ ngathĩti ĩrĩa ĩtagwo DAILY NATION, mbica nene ĩkĩonania mũcirithania mũnene Martha Koome, urĩa weraga atĩ arũgamĩrĩri ake nĩmeheririo. O na ningĩ nĩ kũrĩ na maũndũ matiganĩte, ta rĩu thukuru iria citarĩ na mbeca na iria cirahingagwo.

Mbica ĩno ĩroania maciaro marĩa magethetwo, mamwe nĩ karati , thũkũma, mbũga ya brokori na indo ingĩ nyingĩ. Magetha maya magethetwo thutha wa gũkorwo mahandĩtwo mũgũndainĩ gwa kahinda gatiganĩte ga kũmateithia gũkũra, ona ningĩ nĩ kũronania mĩmera ĩngĩ ĩrĩa ĩhandĩtwo ĩmwe yayo ĩrĩ gĩtũngũrũ, ona ningĩ nĩ kũrĩ na nyamũ iria nĩ ng'ombe irĩa cirarĩa nyeki handũ haraya hanini.

Ũndũ ũyũ nĩ wa gwekenia, wa gũtũmĩra gatarũ kũgerera iria-inĩ. Maita maingĩ wonekaga mwena wa Naivasha, iria-inĩ inene rĩa Naivasha. Ũndũ ũyũ nĩ mwega wa gwĩkenia, na nĩ wa gũcanjamũra mũndũ, no rĩmwe no ũkorwo wĩ wa kũmakania na wa kũĩkĩra mũndũ guoya, makĩria kũrĩ andũ arĩa metigĩrĩte maaĩ.

Handũ haha haronekana harĩ na mwaria ũmwe ũrĩa ũronekana nĩ mũndũ wa bata mũno, tondũ kũrĩ na mũingĩ mũnene ũrĩa ũmũthikĩrĩirie,o na ningĩ nĩ maronekana kũmũkũngũĩra o hamwe na kũmwoya mbica. Kaingĩ ũndũ ũyũ wĩkĩkaga maita maingĩ rĩrĩa arĩa marenda kũrũgama itĩ marahoya kura magĩũka kwenderia mũingĩ cera ciao na kũmera maũndũ marĩa mekũmekĩra.

Akaunti ya kũiga mbeca ĩrĩa ũngĩruta hĩndĩ o yothe na akaunti ya kũiga mbeca irĩa irutagwo ihinda rĩrĩa wĩkĩrĩte rĩakinya iringanaga na maũndũ marĩa mũndũ arenda gwĩka na mbeca icio. Harĩ mũhũri wa biacara no ahũthĩre akaunti cierĩ, ĩmwe akaiga mbeca irĩa cingĩrutwo hĩndĩ o yothe na imwe ĩkaigwo mbeca irĩa akaruta ihinda rĩgana ona rĩakinya. Gĩtũmi kĩa ũndũ ũyũ ni ta, akaunti ya kũruta mbeca hĩndĩ o yothe no abatare kũgũra kĩndũ naihenya mĩtũkĩ, akaunti ĩrĩa ĩngi ya kũruta mbeca ihinda rĩna rĩakinya nĩ njega makĩria rĩrĩa arenda kũgũra kĩndu kĩa mwanya na kĩna mbeca nyingĩ.

Kũhũthĩra mĩtaratara ya intaneti no gũteithie kuongerera waragania na kũnyihia ungumania, tondũ mũndũ akĩhũthĩra intaneti nĩ ĩkoragwo ya kuiga maũndũ marĩa mũndũ areka hĩndi ĩyo marĩa mangĩ mangĩethwo na monekane ona thutha wa mĩaka mĩingĩ kũhĩtũka. Intaneti nĩ ĩteithagia, kuonania maũndu maria mũndũ areka ihinda-inĩ rĩu, ona ningĩ nĩĩteithagia kuonania tarĩngĩ kũndũ kũrĩa mũndũ arĩ, andũ arĩa mararia nake ũndũ ũcio nĩ mwega wa kũnyihia ungumania.

Nja ya mũciĩ gwakwa gwĩ gũtheru nĩ ũndũ wa kũhe mũndũ thayũ, o na thayũ wa meciria, tondũ rĩmwe nĩ gũtũmaga gũtũmaga gũkorwo na rĩera rĩega, gũgatũma mũndũ aigwe aiganĩire,o na ningĩ kinya rĩrĩa ageni moka gũceera, magakenio nĩ kũndũ kũu ũrĩa gwĩ gũtheru.

Mũmera ũyũ ũmenyagĩrĩrwo na njĩra ya gũitĩrĩrio maĩ, ũgatigĩrĩra ĩna maĩ ma kũiganana marĩa ĩngĩtũmĩra kwa ihinda iraya na makĩria rĩrĩa kwĩna riũa inene. Ũndũ ũngĩ nĩ kũmĩehereria ria, ũgatigĩrĩra mũmera ũyũ ndũri na ria onakĩ nĩgetha ũgakũra wega, ũndũ ũngĩ nĩ kũũmenyerera kuumana na tũtambĩ ũkaũhũra ndawa ĩrĩa ĩrigagĩrĩria tũtambi.

Ũndũ ũyũ ũronania nĩ njĩra cia kĩĩrĩu cia kũhanda, iria iteithagĩria mũndũ kũhũthĩra handũ harĩa enaho na akahota kũhanda mĩmera mĩingĩ na mũthia akahota kũgetha. Njĩra ĩno nĩ ya bata mũno, tondũ nĩ ĩteithagia mũrĩmi kũhanda mĩmera ĩtiganĩte o na atarĩ na mũgũnda, agatũmĩra indo iria arĩ nacio, na thutha-inĩ akagĩa na magetha.

Mbica ĩno ĩronania mĩmera ya mboco ĩrĩa ĩhandĩtwo wega na ĩkamenyererwo wega, ĩkehererio ria. Gũbundithia mũndũ gwĩka ũũ, nĩ kũmwĩra bata wa kũĩma mboco ona ningĩ ũrĩa angĩmĩrĩma na kwambĩrĩria kũmĩhanda akamĩenjera marima akamĩkĩrĩra thumu ona ningĩ akamĩthika agatigĩrĩra ĩna maĩ ma kũigana, na thutha-inĩ akamĩrutĩra ria rĩrĩa rĩothe ĩnarĩo nĩ getha ĩhote gwĩtiria , ona ningĩ nĩ ĩbataraga kũhũrwo ndawa ĩria irigagĩrĩria tũtambi.

Ndokĩra o rũciinĩ, kĩndũ kĩa mbere gĩkoragwo gũthambia maitho, ngatĩgĩrĩra nĩ ma ,ũthiũ wakwa nĩ mũtheru wega, ũndũ wa kerĩ nĩ ngathondeka irio cia rũcinĩ, iria kaingĩ ikoragwo kahũa na mugate, nganyua, ngakinya magego na ngethamba, ngacoka ngeharĩria gũthiĩ wĩra.

Kũgitĩra mahiũ maitũ kuumaa na nyamũ cia gĩthaka, maũndũ marĩa tũngĩka, nĩ gwĩkĩra mĩhaka, ya nyamũ cia gĩthaka, na nyamũ iria tũigĩte mũciĩ, tũgatigĩrĩra kwĩna mĩhaka ta rĩu ta waya cia thitima, ĩrĩa ingĩgĩrĩrĩria nyamũ cia gĩthaka kuuma mĩtitũ-inĩ, na gũka kũrĩa nyamũ ciitũ iria, mahiũ maitũ marĩa tũigĩte. Ũndũ ũngĩ nĩ gũtigĩrĩra rĩrĩa mahiũ maitũ mararĩithio, mena mũndũ ũrĩa ũngihota kũmarora na kũmagirĩrĩria matikaingĩre mĩtitũ-inĩ na ithaka-inĩ.

Hwaĩ-inĩ ngenagĩra kwĩrorera thinema yakwa ĩrĩa nyendete, na ningĩ ngakenerera mathaa ma kũruga, ngaruga irio ciakwa iria ikoragwo na cama na nyendete mũno, na makĩria mũno nĩ mathaa marĩa ma magũthiĩ toro nĩgetha ngona mathaa ma kũhurũka.